Kore olchala losuam ang', naa kera dupoto tolchambai lang', amu, keretu aitopok inadaa natuunoki metubula. Na kisho si metaa kinkesu endaa sapuk tenkumoyu, tenkaraki ilo shala likipik ina mukunda. Kore si enkae, kore ilo shala naa kimir, amiraki irkulie oreren, nikitum impisai nikiretie ate. Kore si enkae kerrip ina ilo shala endaa metaa mejing' ing'uesi kumok, naamut inadaa.